Nĩgetha ũharĩrie irio ta ici , ũbataire kũmenya, wambe ũkorwo na mũtu , mũtu wa kũigana, ũngĩruga ngima ĩrĩa ũrenda, akorwo wĩna mũtu ũhagĩre maaĩ riko harĩ riko-inĩ , maaĩ macio nginya matherũke, matherũka wĩkĩre mũtu waku ũkoroge ũkoroge ngima ĩyo nginya ĩnyitane, yanitana wambie kũmĩkima nginya ĩithĩranie mũtu ũcio ũtige kwoneka nja, waithĩrania mũtu ũcio, wathira mũtu , mũtu waona ndũroneka ngima-inĩ, ũtigane na ngima yaku, ũmĩkĩre kamwaki kanini ĩhĩahĩe kahora, wona ta yahĩa mwena ũcio, ũmĩgarũre mwena ũyũ ũngĩ na ũhakikice hatirĩ handũ hena mũtu ũtana ithĩrana, wona mũtu ũkimakime hanini, warĩkia kũmĩgarũra mwena ũyũ ũngĩ ũreke ĩhĩe okahora na kamwaki kanini , ti mwaki mũingĩ, ngima yaku yahĩa nĩ ĩnungaga wega , ũguo no ũmĩrute ,ũmĩkĩre harĩa wĩkĩraga ngima rĩrĩa yahĩa.

Nĩgetha wĩke ũndũ ũyũ , wa mbere, wambe ũkorwo na mũgũnda waku ũharĩrĩirie, na ũkamenya wĩna mbegũ ci, wĩna mboco iria ũkũhanda? mboco icio nĩ njega tithũkangie? , okorwo nĩ ũramenya hena mboco, na mũgũnda waku nĩ mũrĩme wega, ũgathiĩ ũkĩhandaga mboco yaku, tũmarima, tũmarima mboco iria wĩnayo nyumba, hau tĩri no nginya ũkorwo na thumu, wa mbere, wĩkĩre thumu harĩ tĩri ũcio, ũcoke ũkoroganie wĩkĩre mboco yaku, na ndũgekĩre thumu mũingĩ nĩ amu thumu mũingĩ nĩ ũcinaga mbegũ ĩyo ya mboco, warĩkia kũhanda mboco yaku, thutha wa thikũ ithatũ ,mboco ĩyo ĩkoragwo ĩkunokĩte, na ya kunũka yambagia kũmera , yamera yakinya ta ĩno, nĩ ĩkoragwo na ria kugwo, ũngĩkorwo ndũnahanda ta mũrĩmi ũyũ, ũkarĩmĩra ria rĩu ritika tukane na mboco yaku.

Karũgano gakwa ga kwenda ũndũ ũyũ, kaumanire na hĩndĩ ĩmwe tũthiĩte cukuru warĩ hau haitũ wetagwo Njũmbĩ, kwarĩ na igongona na mũtongoria wa bũrũri nĩ okaga , nĩ amu nĩ amerĩire bathi ya cukuru, rĩu ithuĩ scout tũkĩrwo no tũranyitanĩra na scout ya cia cukuru ĩyo nĩgetha tũhote kũ welcome mũtongoria wa bũrũri, ndakenire mũno rĩrĩa twarĩ twekaga parade-inĩ, mũtongoria wa bũrũri nĩwe werirwo ahingũre parade, bahati njega ndĩ hau thutha ngĩigua commander auga atĩrĩrĩ, anjĩta anjĩra niĩ nĩ niĩ ngũheana salute of honour kũrĩ mũtongoria wa bũrũri, nĩ ndaigwire ũndũ ũcio wangenia nĩ amu , nĩndathire kwĩ mũtongoria wa bũrũri ngĩmachaga, na ngĩmũkora ngĩmũhe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire, nake nĩ angeithirie wega , na ngĩigua ndaiganĩra , kuma hĩndĩ ĩyo ngĩigua ngoro yakwa nĩ yenda biu gũtwĩka scout, na ngĩigua haha nĩho njiganĩire.

Kĩrĩa gĩiũkaga meciria-inĩ ndona ũndũ ũyũ, kĩnyonagia atĩ rĩrĩ ũyũ nĩ mũciĩ kana nĩ handũ harigicĩirio nĩ security nĩ amu nĩ ndĩrona hena kamera , iria ciroraga maũndũ ũrĩa kũrathiĩ , na akorwo nĩ mũthenya kana ũtukũ , na ningĩ nĩ ndĩrona tiga tu kamera nĩ ndĩrona mũciĩ ũcio nĩ ũrigicĩirio na waya cia thitima, na nĩ hinya mũno mũndũ gũthiĩ kũiya kũu, kana kũgerera hau igũrũ, nĩ amu nĩ akũgothwo cũkũ, kamera ici citũteithagia na kũhota kũmenya marĩa marathiĩ , ta rĩngĩ angĩkorwo mũrĩ toro, mũndũ no ahote kũrora ĩ hihi rĩ kũrathiaga atia ũtuku? kũrĩ na akora marokĩte ta rĩngĩ kũgia mahiũ makwa ? kũrĩ na maũndũ moru marekikaga ũtukũ ũcio? maũndũ ta macio nĩmo kamera ĩno ĩhotaga gũtwonia.